Boisionibo kiuse ngecherok kokorom kot missing amun boisioni konyolu itindoi ngomnotet neoo missing mochito aketul netot koyai boisioni. Karik chenyolu itindoi siyai boisioni ko moshinit niton nikikikutyin kikuktyin in koristo sikobit kiun kiunen ngecherok chuton kotililekitun. stimet kora ko karik eng agenge chenyolu itindoi sikobit iyai kasiniton amun moshinit niton komoe stimet sikobois eng chokyinet ak kobois komie chito neyoe kasit niton kora nibo keus ngecherok chu keboisien moshinit niton ih konyolu kotindoi ngomnotet nebo barak amun terter ngecherok chekeuse ako terter elekeboisioto ak in speed neboisien moshinit nito asikobit kounok ngecherok komie. Chito neyoe kasit niton kora konyolu kongen komie amun moshinit ni koboisien stimet ako tot kokon koimutik akotkai iboisien so nyolu konai chitukul ak in ko kinet olekiboisioto koroiton

Ele kinetito chito koyai boishoni konyolu ko chito nengen soiti akobo rankik amun kou ane ko ochome kasit niton soiti amun onge olekisirto ngalek chuton nii en olekokisirchin olda tukul kotko kokisire en korik anan ko karishek koniton okere ole kokisirchi karishek ko olekinetito chito konyolu kongen moshinishek ak karik chenyolu ketindo en boishoni ko choton kou kilamok choton chekisiren ranki chuton sikopit kosirak kou ole mokto kastomayat nekomoche keyochi kasit niton ako en koraa konyolu kokelach ingoroik choton chebo chetere amasiko amasipit konamin rangik mmh tokoch anan ko olda tukul en ole kesirchinii. En yuton konyolu inai koraa ile karit nekesirchi ko karit oinon amun nyolu inai inai length nebo karit noton asimopit ko iwechowech ole kakisirta ngalek chuton.

Koroiton ii komabitunat en korenyun amun toku kele koroiton ko kitandani keboishen en sipitalishek soiti amun toku okot en yuton kele sipititali ole miten amun en moshinit netoku en iin taban ireyun en kitandaniton noton ko nekipimonen ole lopotito korotik en borto. Koroi koraa keboishen yon kaumian chito anan yon kaumia chii agetukul en kokwet keloboten baka sipitali sikinde kitandaniton ak kelepaten kwo ole kioporetenen. Koraa kitandani keboishen yon kaumia chito mara kaumia patet anan kaumia keldo keboishen sikechulen ak keyote amun kiyote kitandani kwoo ankolit agetukul nekimoche.